Nĩguo andũ akenya me girĩrĩrie thĩna-inĩ ũyũ wa gũkwamũrwo mbeca cia thirikari na njĩra ĩtarĩ ya kĩhoto, na kwĩgereria ũhoro, kũruta andũ ũgĩ wa ũtungatĩri, na kũhũthĩra njĩra ya kũheana ũhoro nĩguo ũhoro ũmenyeke. Andũ nĩ maagĩrĩire kũmenyithio ũhoro wĩgiĩ, na ũrĩa maagĩrĩirwo kũũria kũheana ũhoro kuuma kũrĩ atongoria a thirikari. Maratũ marĩa ta Huduma Kenya, mĩtandao ta ya kĩhĩndĩ, na njĩra cia kũheana ũhoro ũtarĩ ũrĩa mũhoro angĩmenyaga. Nĩ maagĩrĩire kũhũthĩrio ũhoro nĩguo andũ matete ũndũ ũcio na gĩkeno. Tondũ wa ũndũ ũcio, mĩrĩiro ya ũtungatĩri wa andũ hamwe na itangathani, nĩ maagĩrĩrwo gũkonyora ũcio na gũkũria atongoria gũkorwo mena kĩhoto. Rĩrĩa andũ maagĩrĩirio na me hamwe, nĩ magũtungata hinya mũnene ũngĩhoteka.

Maũndũ marĩa maagĩrĩire harĩ kũheo mbeca cia HELB nĩ ta, mũndũ agĩrĩire gũkorwo na gĩbandĩ, kana kũmenyithania akoragwo cukuru, atũmĩre form ya HELB na andĩke ũhoro wake wothe, atigĩrĩre ena mũndũ wa ũhoro ta mwarimũ kana mũrutani. Mbeca cia HELB nĩ citeithagĩrĩria mũndũ gũthoma cukuru, na rĩrĩa arĩkia cukuru nĩ agĩrĩire gũcicokia, rĩrĩa agĩa wĩra. Kwoguo mũndũ nĩ abatiĩ kwĩririkania ũkũgĩa wĩra hĩndĩ ya gũcokia mbeca cia HELB.

Maũndũ marĩa mangĩtũma mũndũ athiĩ thibitarĩ Kenya nĩ ta, kũrora mũrimũ nĩ mũnini ka nĩ mĩnene ya ihinda, gũkenerera ũgitĩri, gũtuĩka mũrũaru mũno kana gũthiĩ kũrorwo ũgima wa mwĩrĩ. Mũndũ ũcio no nginya etĩkĩre kũheana ũhoro wake wothe ta rĩtwa, mĩaka na ũrĩa ekũigwa, na angĩĩharĩria kũrũmĩrĩra mawatho ma thibitarĩ, aruti wĩra a thibitarĩ, rĩrĩa makamũtongoria na kũmũteithia thĩinĩ wa mwĩhoko ũcio, no kũreka mũndũ amenye mawatho ma thibitarĩ na arutane nĩguo ahote kũĩgitĩra wega.

Arĩmi nĩ makoragwo na mathĩna maingĩ rĩrĩa maageria kũruta ũhoro wĩgiíĩwa irio cia iria ithũkangaga o naihenya. Mĩmera ta mboga na matunda ithũkaga thutha wa ihindĩ inini, na angĩkorwo mũrimi ndarĩ na ihinda rĩa kũruta ũhoro kana indo cia kũruta ũcio ũhoro, irio nĩ ithũkangaga naihenya. Arĩmi aingĩ matirĩ na ũgĩ wa gũthiria kana kũrũgamia mĩhang'o yao irĩa ya matega na meendia. Rĩrĩa ngari na barabara ciĩna mthĩna, irio ithũkangaga no itikinye thoko-inĩ kana igathirĩka. Nĩ ũndũ ũcio, arĩmi nĩ maagĩrĩirwo gũteithio na njĩra ya mbeca, kũmenyithio na indo cia kĩ dijitali nĩgetha mateithĩke kũruta na kũrora irio ciao wega.

Nĩ mahũthagĩra maũndũ marĩa marathiĩ na mbere thoko-inĩ na ũhoro wa kuma tene, nĩguo mahinge na wendo wa kũhanda kĩmera kĩrĩa gĩũkĩte. Mũrĩmi angĩtũma ũhoro wa tene ta rũgendo rwa mbura, wendo wa mũgũnda, na thirikari ĩrĩa yatũmaga mbegu kana mborera, arĩmi no manyitanagia na andũ aingĩ kana mangĩcokia tũhoro twarĩ twa tene na ũhoro wa thoko-inĩ wonekanĩte mũno rĩrĩa mũrĩmi amenyaga wendo wa irio ũrĩa thoko-inĩ na ũhoro wa kũhũthĩra wothe nĩguo mũrĩmi akwenda kũgĩa na ũgwati na ũmenyo wa gũcokia indo ciake wega.

Ciama itarĩ cia thirikari nĩ cirĩ na njĩra nyingĩ iria ingĩnyitanĩra na thirikari kũrũnga na gũthomithia andũ matũra-inĩ ũhoro wa mbeca. Marutaga na thirikari ciugo-inĩ kũhoya ũteithio kũhoya kana kũheana wĩra wa gũtungata andũ. Wĩra ũrĩa marutaga ni kuĩra andũ ũmenyo wa gũtungata na kũringana mbeca na kũguũrĩria ciugo kĩrĩa kĩega. Marutaga kũgĩa mataro ma gũcokia wendo wa mbeca, kũnyita mbeca cia wĩra na kũgacĩria andũ wene mathĩna ma mbeca ma kũgũrũka. Kũmenyeka kwa ciama ici nĩ gũteithagia gũtungata ũhoro na kũgarũria ũhoro wa wĩra wa thirikari kũhĩtũka kwa andũ a matũra.

Ciama itari cia thirikari, nĩcirĩ na njĩra nyingĩ ĩrĩa ingĩnyitanĩra na thirikari kũrũnga na gũthomothia andũ a matũũra ũhoro wa mbeca. Marutaga na thirikari ciugo-inĩ kũhoya ũteithio kana kũheyana wĩra wa gũtungata andũ, wĩra ũrĩa marutaga nĩ kũrĩa andũ ũmenyo wa gũtungata na kũringana mbeca na kũgũrĩra ciugo kĩrĩa kĩega. Marutaga kũgĩa mataro magũcokia wendo wa mbeca, kũnyita mbeca cia wĩra, na kũgacĩria andũ o ene mathĩna ma mbeca, makũgũrũka. Kũmenyeka gwa ciama ici nĩ gũteithagĩa ũtungata ũhoro na kũgarũrĩra ũhoro wa thirikari, kũhetũka andũ a matũũra.